Kore bengi e equity a bengi kitok oleng' aisul teloshoo Le Kenya tanaa sii tolkulie oshon lemaraa akee duo Le Kenya naa keret loreree aitibirakii ee aaku tenkiruaroto eropiyani keret nkeraa tenkoitei naijo anaa aaku Kore laata esukuul duake tonkoitei e equity naa ilo Kore equity tanalak tinarawaki nkerai ropiyani esukuul naa kerawaki aitumia ntoki najii cheque aakore taa cheque naa ninyee naaduo nenia ropiyani amu mikinshoo naake ropiyani aibung' ropiyani mbung'a ng'arake naa kindim sii duake nukutumi lmukuranii nikiorunii nenia ropiyani naaku keitumia ntoki najoo cheque peilepunyee ee, peilepunyee sii ninshee nkoitei supat oleng' naaretie duake lorere tambaa naimaa e duake enkaroisho naresh duake lkulie mang'ati .

Kore ana nanuu naa kanyor tanairua, mpisai ainyeng'ishere tenkoitei pooki naidimai aa nkoitei arewie ropiyanii tesimu aashuu sii nkoitei nairuwarie mpisai elbene naa ana tipat naata ropiyani esimo tiniloo alakishere duake. Kore ropiyani esimu tinilakishere simuu naa kiret tanaa, Kore peaku kejo duo ltungani indim naa imonkoi nintodol naa inia message e mpesa aitodol ajokii anaa, ana message naa atalakie kore naa sii andaa ee kore sii anda empisai nintai telbenee naa keata sii ninshe tipat enshee aa nchii taa etuu tipat enshe Kore teinie keata shi ntoki najii e ropiyani naadung' mpesa tinirau shilinginii aakejo taaduo nkutuk elmusung'u ninye kejo transaction cost naaku Kore naa silinkini elbene meata ninshe inia.

Kore iruaroto empisai naiko pesupatuu tenanuu naa nchi aiko, kaidim nairuwaa ropiyani tonkoitei ebeng'i aaku bengi e bengi e equity , bengii e family , bengii sii duake e KCB, tanaa nkulie bengii pookin, aashu sii aitumia nkoitoi esimu aaku kapik ropiyani ainen mpesa lainii lai le safaricom tanaa sii duake laini lai le Airtel a ketaa sii duake iloo lainii laaku indim duakee nipik ropiyani piitum ataasichore etii ake iloo ainii naa kaitumia duo nanuu nenia oitei pookin, nkoitei esimu tanaa sii nkoitei ebanki pairuwaa ropiyani ainen tesidai oleng'.

Kore loshoo le kenya naa keata nkoitei kumoo nairuarie, nairuarie ropiyani anaa sii nairuarie losho le kenya duake ropiyani anaa sii niriwarie ropiyani telosho le Kenya pookin a nkoitei esimoo tanaa sii nkoitei e bank naa kore nasham, lasham nanuu oleng' naa nkoitei esimo tankarakee nyo kore tipat nashamie nkoitei esimuu tanairiwaa ropiyani naa ngarake kotumoi ng'ojitin duake nipik ake ropiyani inono elbene simuu oleng' aaku indim atumoo ninshee tesiokunoto alang' sii ninko tinitum tunuloo apik shiling'ini bank nitum taa airiwai amu kore, kore duake ntoki natuwana benkii nomotumoyu oleng'oleng' taatua duake muruai aang' kakee koree urgent le safaricom tanaa sii le airtel e itum ninshe oleng' duake teng'ojitin nikimanya naaku indim duake nipik ropiyani inonoo nitum taa atarawaa.

Ore nanu, enkoitoi naasishore tenairiwaya iropiani alak intokitin naa nkoitoi are supati oleng'. Enkoitoi nairiwarie iropiani te esimu, aaku kore pee ainyang'u intokitin ainei, nalak intokin ainei te esimu, aake Safaricom anaa sii duo ake Airtel. Eneare sii aa enkai toki naa anyoraa, enkai oitoi nanyoraa oleng' pee airiwaya iropiani ainei naa ena, Kore iropiani e kash naa suati ake duo ninche oleng' enkaraki naa, koree ejing'ita iropiani olbene duo ake naaji kedung'ori iropiani inono, neaku kasham duo ninye oleng' abaiki aitalang' imbaa esimu.

Kore taa nkampunini sapukin engiriwakino oo pisaai tolosho aa tolosho le Kenya EEE naa nkampunini aare, nkampuni esafaricom oh enkapuni ee Airtel kake kanyorr nanu nkampuni ee safaricom oleng aitalang ne Airtel, nekwe kore nkampuni esafaricom naa keidim oltungani keidim duaake keisome kini kiini kusoma oleng aterewa ropiyiani enyena aitalang enaa enayieu laterewa teda ampuni ee Airtel nkaraki naa kore nkampuni esafaricom naa etangasua ninye aas taa apa niaaku keyiolo iltungana duaake tena kaidim si duake mayiolo aitalang yieuna nayieu Airtel, kore sii aitoki eyiaa nejia kore safaricom naa keeta ake pooki ngae motuii anaa Airtel amu kore Airtel naa mara ake oltungani pookin laata laini le Airtel neeku kanyorr nanu safaricom oleng.

Keatai nkoitoi naidim nashumie ropiyani tanaa mpisai ainen naa keata nkutii nayoloo Kore nekwee naa tanapik simuu aai Kore paapik simu aai, napik ng'hoji nejii duake eeh loan aaku Kore taa inia najii loan naloo apik ntoki najii ng'hai najii m-shwari ta safaricom natum atokii aaku kaikenoo nenia ropiyani tang'ai najii locked saving account naatai sii ropiyanii sii duake naatai ng'ai oitei naidim nashumie ropiyani ainen naa bank narapu ropiyani ainen nayaa napik bank amu inia kataa manyaa napik sii duake naikenoo te bank najoo anaa kataa Kenya ayeu Kuna ropiyani naaku inia oitei taa ayoloo a ninshe anyoraa oleng'.

Eeh Kawa taa silee aikata namara nkata naboo naa Kawa silee a loan naatesheta sii nanuu naaku, katereto nanuu oleng' kakee kore imarotoo aai teinia naa keretishoo ropiyani duake e silee tanaaku iata abaki duake yie ndamunot supatii onkulie tokitin supatii duakee Nijo kaasie Kuna ropiyani piitum sii yie dupotoo nutum sii duake yie naa rinyorotee enenenia ropiyani inonoo pemeaku akee inyeitaa ake apeny kakee kore siakee laata enenia ropiyani keaku otoki siai ogol tanaaku etuu iasishore aitibirakii kakee Kore peaku itaasishore ropiyani inonoo nenia nisilenua aitibirakii naaku kiret naa oleng' amuu naa amu itum naa mbaa ntokitin kumok aaku teneshomo duake niasie ng'hai biashara nitum naa nkulie ropiyani nalang' nenia nitum taa atalaa inia silee inoo Miata nyamaloo.